ma endi yudore e anyuolawa to bende nyinge en ATM machine ti itiyo go kuom golo pesa e bank cash.

maendi en mpesa to mpesa en yor yo maber kabisa mar tiyogo kata ohala kata ka ng'ama ok tim ohala. Ee Inyalo dhi maoro tionge pesa elweti tichulo gi tichudo gi mpesa kata mondo kang'ato duoko ni chenj mang'eny ok imiyo ng'ato pesa mago onge but mpesa tiyo to mpesa tiyo pile kamoro amora to ng'ata ang'ata nyalo.

Maendi en mor kich. To loso mor kich ka ise bedo gi hives go to isekano kich moromo to sama kichgo ogolo moe to nitie kaka igolo-gi.